Ore enasiai, na keji eramatare onkishu, nenkisujata onkishu ena. Sidai tenisuji nkishu kila ewiki, kila jumamosi, peetum pemenya irmasher inkishu amu kitanyamal. Oltoo elde, nepiki oldiip, wempompo, newoshi nisuji, nitukui inkishu, nisuakini nkishu pookin inkiyiaa, ntonat onkejek, enkoriong',intonat orkidong'oi, nissuji pooki woi inkishu, nimitoki irmasher aanya. Na kesidanu nakata nkishu, netum afya ,nesipayu iseseni netum irpapit sidain. Keer si enkukuu naji orputo, ashu emoyian naji orputo, neeku mitoki nkishu aputo ake, arruoyo.

Enaiko pee aitobirr ena baye, ore ena naa empejoto orpaek naa esiai ena, ketii ele payian ina siai kegira apej irpaek peemirr, nainok ake, naing'oru ake oljiko naing'oru nkuk naing'oru esekengei naing'oru irpaek ooshal ilosho ooshal oleng' oomeleok niinok enkima ino nipik nkuk metodoro pii, aadoru tukul ninteleiki ina sekengei ino shumata ilo jiko lino ashu ina kima ino, ninteleiki irpaek neeku igira ake aibelibelekenyaki.